Gima biro e pacha kaneno dhiang' aneno dhiang' gi miyo komako iu dhiang'. Mano oter dhiang' mondo oyud thieth okirne yath e dende . Nya bedo ni en gi gik moko e dende koro odhi kirne yath.

Gima biro e pacha kaneno, aneno miyono kayueyo, onindo. Nyabedo ni onindo niwach otuo, kata onindo niwach ool, omiyo pache yueyo mathis. Nyabedo ni otuo kata ni omiyo pache yueyo mathis mondo oyue.

Ber ma ng'ato nya yudi kuom tiyo tijni en niya : rombo onya uso rombo kosenyuol kata onya tiyo gi pien rombo kuom loso gik mang'eny. Gik moko kaka nanga, wuoche ntie wuoche molos gi pien rombo kasto rombo be inya tedo ee ringe no ng'ato nya chamo.

Gi ma birone pach ka aneno pichano en ni ya ,aneno ka gari motoka no obanjore kasto be aneno ka ji ochung' ng'iyo chal ni motoka no oyudo ajali ma ji jok ma ne nitie e iye oinyore kata otho ema omiyo ji oluoro motoka no.

Ute thieth mag gweng' mara, mantie e aluorana, ekelo tich mayot ma imiyo ji yath nono, kasto be thieth ichiwo kuom nono, oger suptal mek sirikal ma nga'to nyalo thie kata ka onge pesa yath be ichiwo nono thietho be ithietho nono.

Jotich matiyo go wuoyo kod jowetegi niya : gi giwuoyo kata e simu kata girado nikech gin machiegni gin jotich gitiyo e aluora achiel. Koro ginyalo rado kata giwuoye simu to girom kumoro.

Gima asewinjo kuom gini en niya: nitiyo kode gi jok machon kuom goyo simu newach ne onge simbe ne gitiyo koro jii biro gocho e gima kamae gi gichulo pesa kasto gigocho gitiyo gi simu

Picha manenoni, aneno ka nitie miyo gi baba gi nyithindo, giketo chiemo e mesa gichamo, tijni jonyuol giriwre togipitho nyithindo makelo kwe kagiriwre.

Gima aneno e picha ni en niya aneno ka jogo nigi mor kila ng'ato nigi otas e lwete. Chal ni gin gi mor ntie gimo timore . Baba moro otingo bedege malo kasto miyo moro motwe sweta e nungone chikre, chalni gin gi mor ntie gima otimore. Nya bedo kata ni giyudo pesa kata ni ng'at achiel kuomgi o otimo gimoro maber

Ka inyalo puonjo ng'ato mondo oti tijni en niya en ng'at moro monego bed ni en ng'at modhi skul ong'eyo ndiko tong'eyo somo . Ng'ato ka dwa bedo polis nyako bed ni odhi osom tij modwa tiyo no mar polis . Nyako bed gi certificate, nyako bed ng'at moro mong'eyo ndiko gi somo.

Aneno picha ka en mar jo safarikom mondik ni simple, transparent for you . To safarikom en organization ma nini simbe ,tinde uso simbe miyo jii loans lines gik mang'eny sana safafikom tinde

Rwok go yaa oko to gikonyo kamae, gichulo ne nyithindo pesa, kata gikelone nyithindo buk, buk mar ndiko, kalam, gigero negi skul, gikonyo gik mangeny ahinya, giomo jopuonje

E picha maneno kae ni aneno Martha Koome maen Chief Justice mar Kenya, Supreme court of Kenya, Chief justice tije en niya, chief justice en ema onini president, sama irwako president, en ema orwake iye mondo ochak tije, mmh, mano kelo kwee

Tijni nikod nengo e aluorawa en tich mar puro puro nigi nengo sana . Ng'ato nya bedo ni puro cham , puro oganda, pidho mchele , pidho majan, pidho kata avocado, maembe, machunga kasto kosegolo cham maber to onya uso oyud pesa. Onya uso ne kambi maduong' kata onya bedo ni otiyo go kochamo.

Anya tudra gi osiepe, kata sa ma an gi tich mang'eny anya tudra kod gi e simo ka ang'iso gi ni an gi tich mang'eny ok adhi nyalo chopo, kata ok adhi nyalo biro neno gi kata anya tudra kod gi e barua.

Gima aneno e pichano en ID, ID nigi nengo manegny sana, ka ngato nigi ID ngato nyalo kaw kura, to ngato kaonge gi ID to ok onyal kaw kura. Ngato ka nigi ID inyal mii loan. ID nigi tije mangeny

Gima aneno e pichano en paspot. Aneno ka miyogo otingo paspot to paspot nigi nego nigi nengo niwach ng'ato nyalo dhi go oko piny ma oko mond oti piny moro kaka chaina, frangs, ,Jaman ka in gi paspot tinya dhi oko.

Gima timre kaa en ni aneno KCB bank ma ng'ato kuma ng'ato nya dhi to gole pesa kata ng'ato nyadhi tiloso ne tiyawo ne bank akaunt. Ng'ato nya dhi titimo ne gik mang'eny ahinya, inya lok kata pesa mar piny moro e piny moro pause

Gima aneno e picha ni en ni Owino oorne message gi jo sure pay sure pay oorone ni you have received thirty from higher education loans ma en help tinde sirikal okelo gima nyien ni helb konyo nyithindo kuom pesa mar ma gitiyo go kasto be mar chulo e skul.

Jok mang'eyo kae en, Kindiki Kithure ma en deputy president wa manyien to en ema sani okonyo Ruto excellency Ruto e tije mar president.

Gi ma biro e pacha ka aneno picha ni en ni aneno gate mar kabarak university to kabarak univeristy gi ma timre en ni ya nyithindo itero kuro mondo osom ,nyithindo nya bedo ni somo courses na opogore opogore . Ng'ato nyabed ni somo engineering ng'at moro kata hospitality management, course ma opogore opogore, nyithindo somo.

Ngato nya kwayo kipande kokalo kuom mbui kosechopo higa apar ga aboro to nyaka bedni en gi birth certificate, gi birth certificate mar janyuol, birth certificate mare gi ID mar janyuol, mar baba gi mama mondo oyud kipande

Tijni oseloko kuonde mang'eny ahinya. Tijni en mar Jumia ma ng'ato nyalo kwayo gimoro to ikelo ne e dhot. Ng'ato nyalo kata kwayo chiemo tikelo ne tek ni ooro pesa. Kata ikelone kaesto ochiwo pesa ka gima o oro no osechopo. Ng'ato nyakata oro yath tikelo ne e dhot.

Chieng' mokuongo ma ne atiyo tijni ne awinjo marach nikech chunya ne olewa, ka ne achamo ring'o ma obul, aneno ka jogo bebni gi ma ni e pichano oting'o ring'o to moro oting'o chogo e lwete gi ring'o

Gima timre kaeni en ni, jogi bulo oduma, ma gigole e puodho, gibulo oduma kasto moro be chamo, moro be aneno koting'o oduma e lwete, moro kudho mach, to gin e puodho.

Gima timre kae en niya, aneno ka nathi obet goduma piny, kasto moro kudho mach to gin e puodho gibulo oduma. Ma kudho machno chal ni obulo oduma, moro aneno ko ka chamo oduma, moro aneno kochung' to be oting'o oduma e lwete.

Chieng' nyuol, chieng' nyuol, chieng' ma miyo onyuol ni ga gi mor .Kata chieng' aris ji ni gi mor jo biro kanyakla gi tedo kanyakla to gi chiemo be gi mor ne wach mano kelo kwe, kelo kwe kind ji kasto nyathi be kelo mor.

Anyalo bet piny mondo apar, ka aseparo to aluong jo tich ma atiyo go to wabed kanyakla, ka wang'iyo weche ma thago ku ma watiye, gi gik ma miyo ok wanya bedo gi kwe gi gik ma miyo ok wanyal tiyo ma ber.

Anya jiwe ka ng'ise ni ya ,onego bed ni owuoyo mondo wa ng'e ka ma taabu ne tie to ko oling to ok wanya ng'eyo ku ma taabu ne tie , ng'at ma wuoyo ing'eyo ni taabu ne ni kanye gi kanye koro ko olig ok wanya ng'eyo ku ma taabu ne nitie koro owuo mondo wang'e ka ma taabu ne nitie.

Anya jiwe ka ang'ise ni obet ng'at moro wuoyo owek ling' ne wach ling' ok kony ji ka owuoyo to inya nge kama taabu ne niyie ti ikonyo ,ko oling to ok nya ng'e kama taabu ne nitie nyaka bed ni owuo mondo okonye.

Tijni ni kod nengo e aluora na niwach omiyo ji pesa mangeny ahinya.Ng'at ma tiyo tijni ni gi ngima ma ber nikech oyudo pesa ka oa kuom sirkal ichule ma ber ,ma nya konye e timo gik moko ma opogore ma opogore kaka chule ne nyitthindo mar skul, ngiewo gedo.

Osebedo gi jotend piny abich ma gin Jomo Kenyatta, Kibaki ,Uhuru, Ruto to jatelo ma osekelo dongruok ahinya, kane no kelo nyaka chak mi imadho e sikunde asto to be ne o nini mi somo ma nono.

Tijni en tij osiptal mano laktar aneno ka chuoyo ng'atno sindan .Chal ni ng'atni two kata imiye vaccination tijni nyaka bed ni isomo in gi certificate ingeyo gi ma itimo e tijno.

Ka aneno picha ni aneno nyathi ma oting' mo rwako nanga nyathi ma chalo ni en ja dweche ariyo kata achiel, to aneno ka oamo dhoge chal ni mama gi emo oting'e.

E picha ni aneno ka miyo onindo piny to chal ni en gi rem ahinya to bathe kanyo eneno nyathi chal ni en gi kech ahinya ,miyo ni chal ni en kech chal ni en jatuo chal ni en kech sana.

Tijni en tich mar sworuok e pi to ng'ato nya yudo, yudo ber ma onya yudo kuo m tij i en ni ya, sa ma oswore e pino orieyo dende mondo dende kik jony, koro orieyo dende.

E picha ni aneno ka mae osiptal aneno ka nitie dirisha, nite mesa kanyo, to onya bedo ni mae osiptal ku mi ithiedhe ji aneno basin ma ng'ato tiyo go gogo dasta, aneno buge ,aneno curtain to aneno miyo ma obet piny kanyo.

Gima aneno e pichano en kondom ma ng'ato tiyo go e sama oloso here gi jaherane. To nya konyo gi ka ng'ato tiyo gi gino sama ok odwa ni omak ich kata ok odwa ni omak tuo chal ni pod gi dhi pimre gi jaherane e osuptal ka ng'at ng'ato ka nyawadgi nigi tuo.

Tijni ng'at matiye nyaka bed ni en ng'at moro modhi skul ong'eyo ndiko kendo ong'eyo somo to ong'eyo tiyo gi teknolojia manyien gi gik moko kaka simu, komputa ong'eyo intanet tee mondo obed ni onya konyo jok moko makia mondo ong'e.

Ng'ato ma tiyo tijni, onya bet ni en japuonj kata ng'at japuonj mar komyuta ,to ber ma oyudo kuom tij i en ni ichule pesa ma onya chulo ne nyithinde fees mar skul, kata onya gedo go ,onya timo go gik mang'eny.

Ng'ato mo monego bed ni o tiyo tijni e ng'at moro monego bed ni ong'eyo somo, tong'eyo ndiko tong'eyo tiyo gi komputa mondo obed ni onya konyo nyithindo go, niwach ng'at moro ma kia tiyo gi komputa ok dang' kony nythindo go. En ng'at moro monego bed ni osomo komputa ong'eyo tiyo go maber.

Aneno ka jal moro obet piny, to orwako abuog rombe, moro bo gin ji adek morwako abuog rombe. Taneno ka ondik kanyo ni classroom, taneno blackboard be kanyo, taneno komputa ka gitiyogo, taneno odier be ka ochung' ndiko gimoro e blackboard.

Chiemo ni en chiemo minya chwak kaka ichwako oganda gi pii kasto kisechwake gi pii tichiele gi moo, gi kitungu, gi nyaya kasto ng'ato nya chame kata ng'ato nya chame kochwake.

Chiemoni, en alot. To alot ng'ato nya loso, nya chwako kata nya chielo. Alot iloso ka isechwako gi pii, kasto ichiele gi mo, gi kitungu gi nyanya mondo obed mamit.

Gima timre kae aneno ka jalni ni e puodho, chalni opitho kata ong'wedo alot maneno go, kata odwa olosogi mondo gitwi maber, kata bedni ong'wedo mondo odhi olos ocham.

Tijni en tich mar pidho nyanya kasto kisepidho nyanya ma nyanya oloth maber igolo gi ti titere chiro mondo iusi tijni nigi pesa ahinya . To gimomiyo ok ahero tijni , tijni miyo ng'ato ol odwaro mondo indiko jotich matiyo ni.

Gima timre kae en ni jalni nopidho olemo to chalni notur koro otweye mondo kik olwar, aneno ka oyii go, to chalni olemono chieng otuoyo

Gima biro e pacha en ni aneno geche taneno nyaka polis. Polis ma nini mar ndara, ongiyo kaka geche ringo, ozuia mondo jii kik yud accident, eeh, kik yud accident

gima omiyo ok ahero tijni en niya, jogi nya kata nego ngato kata gikwelo kuom nyitho skul, oganda, gikwelo kuom jokma dongo kaito giuso. To ka gikwelo kamano tinyal yudgi tinego gi

Gi ma aneno kae en ni chal ni ji ne odhi go kura, aneno ka ballot boxes ni kanyo kasto be gin gi karatase e lwetgi, chal ni gi dhi go kura ne jotelo ma gi dwaro mondo oti ne gi.

Jatelo moher ahinya e piny luo en Raila Amolo Odinga ma en nyathi jaramogi manosenindo Jaramogi. Ohere ahinya newach gik mosetimo ne jii , kasto chunye be ler osekonyo jok mang'eny tosekelo gik mang'eny.

TIjni ni kod nengo e alwora na newach tijni en mar puonjo nythindo. Kopuonj nythindo, ekoka gi nya yudo tich gi gi gitio matek gisomo matek mondo mbele giyud tich gikonygo jonyuol

Tijni konyo nyithindo mondo ong'e somo ong'e ndiko mond ka gisebet jok madongo giyud tich gikony go jonyuolgi to jokma puonjogi go be yudo pesa ma ginya konyore go e ngima gi.

Gigo adek mosetimore e historia ma kenya en kaka president mar kenya mokwongo notho ma en jomo kenyatta kasto be kaka kenya noyudo kwe koya kuom jooko